Uh isidai ena baye oleng amu eh idolita ajo iltung'anak kulo otii olchamba ogira aikesu eh imatunda naaji otuuno temukunta enye nintoki sii adol ajo ketii irkiek oilepita otunoki nitobirakaki eunoto nedung'i irkeek milepa neeku keyau naaji environment sidai oleng nesuli irkeek milepa aitobiraki naa nitoki sii aaku embaye sidai amu olchamba ele endaa ena etum iltung'anak impisai nepuo amirr enare kulo matunda ogira aitau nitoki sii aaku endaa onkoshuak enye neeku embaye sidai oleng nitoki sii aaku kitukuj iltung'anak metaasisho aas aitumia inkaik enye aas ikasin petumoki naa anoto endaa nisum inkera tosukuluni.

Uh ore tene naa kidim ataa ilopisaani le usafi naaji oetuo aman naai inkang'itie aadol usafi natii inkang'itie uh endung'oto orkeek adung naai milepieki uh usafi onkang'itie nidol ajo keeta kulo tung'anak imbarokoani aata inkitambaani onkutukie nekidim naai ataa iltung'anak ogira aitukuj iltung'anak pee isuia olchafu naai olchafu akeyie pookin enaa ilorkirobi neaku iltung'anak kulo naai oidim ataa ina siai eesita aman inkang'itie nidol ajo nena entasat nagira autaki iltung'anak ajo olchani ele lo lo loltoki lor banana uh ormaisuri ninye ele ouno tene naaku lelo tung'anak kulo lebiotisho ogira aman kuna ang'itie.

Ore tene adolita ajo lopisaani le nkiremore kulo, adolita ajo mpuka kuna natuuno naaaji nagirai ailaunch naa peishori ltunganak meshomo aun, naaku lopisaani kulo le indaa ena siaai enturore egira aitukuj ltunganak naaji metuuno ntokitin anaa mpuka, idol ajo mpuka kuna sugumawiki, naaku egirai aitukuj ltunganak neboloki sii ltunganak ndaki peetumoki aapo atuun too lchambai neliki eneiko teneturr enkop aisho ltunganak naa mafunso peetumoki naa aapo atuun endaa peetum aisaidia irmareita lenye, neitoki sii aaku kekumok kulo tunganak, neaku olturr ale sapuk naii aogira aitayu inaa nkisuma aisum ltunganak neiko tenewun impuka, oltururr naa le agriculture ale le ena siaii enkiremore.

Oree nayii imashinini tolchampa lai naa keyieu imasinini naa keitukui aituk imashinini nayii eton ito ejing orkasi, aajut olchempe tenaa olchempe eitumiaki tolchampa neitukui, nejuti isilashini naatasishoreki tolchampa eton etu epuoi ai tumia peemibung' kutu tenaa wheelbarrow nepiki waell naa peeminyala inewei netumoreki enkeju nepiki wiell aitobiraki neitoki sii ayaku peetumoki naa aatas esiai aitobiraki neitoki sii ayaku nii funza oladuo tung'ani oloito aasishore nena mashinini peetumoki ai tumia aitobiraki inaduo mashinini olchampa pee etumoki ataas esiai sidai tiatu olchampa lino.

ore kuna ampai naishorua sirkali apa nawoshi peelikiori nayii enyamali teneetaa oltung'ani nayii enyamali naji ee corona naa keigira apa nana ampaii aisaidia nanu nye makeon amuu nenetii nayii oltung'ani onyamal naaji tenadol ajo keeta ele irobi apa le corona naa kawosh nayii nena ampa neponui aisaidia oladuo tung'ani aisho naji eretoto naifa piishori ore ake paawosh nenaa ampa naa kelimu ajo piishopi naayi ibarakoani neituku iltung'anak inkaek nelami nayii iweitin neiding'a iltung'anak neeku etaa eretoto sapuk tenanu aisaidia oleng' naitapaasha iweitin kumok naji ena nena naifaa piilo osokoni naii oltumg'ani paa iroroki otung'ani teina rishata apa ee corona

ore tena pisha naa keidim ataa osirua eetae naaji matejo tene oshi aa enkaji oshi enkaji namanya orkinki toonwapi ee boo ashuu toonkwapi dii nye nataana ore ene weji meifaa naji pewoshi iweitin oleng' aa meifaa ake peejing' kila oltung'ani enaduo weji eweji ene nayii nataa keidim ataa ketii erripore ashuu iltung'anak orripito ene weji amu keliio ajo eweji sapuk oleng' kitok nataa iltung'anak kituak ooti najii iidim ataa ana irpastani iltung'anak lenkai aashu aa isiasani ashuu iltung'anak le sirkali nayii kituak neeku niinye ene weji.

ore esiai kitok ee sheik naa keng'asa aaku keetae sheik naaji tenkop ang' eetae najii keidim ataa keetae iltasati eetae ole Ntika ole Tumanka iltung'anak lelo laa najii keidim ataa ninche oliki itung'anak nayii imbaa kituak naaponu aasa ena tenedolu intokiting' torok naagira aponu enkop ore tenkop ang' naa ninche oorikio isiruai kulo nayii ena embarnoto oo nkera intaleng'o nayii tena keetae toormarei neeku ina esiai sapuk oleng'naas lelo tung'anak tenkop neomonoki sii iltung'anak nemayian irmuran tenkop ang'

ore ele tung'ani naa keji Luanda Mugere oltung'ani ele loorjaluo ore ele tung'ani naa ormurani naarii tooljaluo ogira apa aisaidia iltung'anak toomba kumok ore ele naa ormurani ake tena kop ooljaluo netoonyua aisaidia iltung'anak amuu etaasa imbaa kumok oleng' neeku ore naa teine nepuoi aara nayii tenkop ooljaluo meear ele tung'ani medup naaji embaye teneng'ori nemeduo eremet neeku oltung'ani ele loorjaluo oltung'ani otaasa isiaitin kumok oleng' ilarin kumok ooshomo oleng' neeku ilo tung'ani ele.

Ore enkano naa keetae imashinini kumok naidimi nayii aitumia aadung'unyie neitobiri nayii nepiki ibeniak ore emashini naboo naa ketea emashini naji riba ore enamashini keitumiyai naii enamashini afung'unyie enkano aitobiraki amu emashini naa ena naa kedung' enkano aitumia naarii te kitambo eetae sii iltingai ore kulo tingai naa kulo tractors naa ninye naa eitumiay aruumoki aitobiraki

ore naaji enes ilairemok najii naa peetumoki aitobiraki imashinini enye ositima naa peetumoki ositima aaku kegira aret imashinini enye keyieu kuna mashinini oltungani nayii oitobir keyieu sii eneiko eneikunaki nayii kulo tung'anak nayii ilairemok imashinini enye aa ijeneretani amu keyieu naa duo ositima nitobir nayii ilchampai naaji apiik meeta aapik kuna kuna sekenke ositima peetumoki naa aisuiia ing'wesin pemeponu ainyal endaa enye keyui sii naing'urakini naaji enaaji natii ositima natii enkima enkifuli nayii metaa keikeni peetumoki naa pemetumoki inkera ainyala aaetu atijing' neinyala newosh naji olatii sitima neyiu sii nepiki nedung'i inkujit naamanita ositima pemeinyal oladuoo sitima peetumoki aitobira olchampa neitobirr oladuo sitima.

nchere ore ena oitoi ee internet naji enkoitoi sidai najii nadim ataa kerikie iltung'anak nayii lemeidim aata ketum enaduoo internet aa naa iltung'anak nayii laa meeta isimui naaji sapukin naidim aata naji kejii arashu meeta ninye ena data naidim atijingie ormutandao keetae inkoitoi kumok naidim nayii internet aikuna tee ntoki pookin naishaa aa nchere aa keetae inkoitoi naabaya uni, kulo lemeidim aikuna najii anoto isimui sapukin amuu neetae najii sii entoki naji setlite nayawuaki ng'ejuk ore ena setlite naa ketumie iltung'anak information aatum iltung'anak naaji imeseji too simui ata kutitik kake ine sirkali naji kuna meseji akeyie pookin ormutantao.

Ore tenkop ang, keuni olchamba naaji anaa enidolita anaa ele tenakata ,nepikik enkare, nebukokini empolea amu irpayek nepiki kulo payek emukunta peyie etumoki naa lairemok airemoki enkop, neuni sii kuna mimea aapik enkop nepiki enkare nipik oltungani oitasheiki anaa ele olio tena picha mpaka kenya erishata naa nayetuo kulo payek aabulu ,amu keya lapaitin keetae loo lapaitin oongwan mpaka olari ,keya erishat oleng naa keyieu naa neitobirakini nejia eesi tenkop ang eneikoni teneitobirakini kulo shamai loo irpayek.

aa nchere ore enataasa serkali ekop ang naaji peidim aataa etareto iltunganak pee etum naaji peyiee etumoki ,neetae sii security ore security naa ene serkali.

aa ore ena siai, naa keta ngolinot oelng. amu idol ajo enkop oosomali ena. nemetii enkare, neee enkop ena anaa marsabit samburu nemetii enkare, aa keeta ng'olikinot kumok oleng'.aa manyor naaji majo naji ena siai amu, keeta challenge amu idimayu naa ene wueji ake etii enkare, nelakuaniki naaji iltunganak, enkare. neeku kedung'u oltungani enkong'ota naado. alotu aing'oru ena are, naa tenkoriong' enapa enaduo are. itoki sii aaku ore eniriu nkera, kepik enkisui enye batisho amu kidim aatadoiki naji nkere, nidim sii ntokitin aatadoiki anaa ntare, anaa nkishu. nedoiki enaduo wueji. ning'iel enaduoo are, nitoki sii aku mikeno enaduoo are, naaji neeku kejing' ake duo entoki torono naaji naa enkare naokitoi. neeku kidim ina naaji ataa enyamali sapuk tooltunganak omanya ine weuji. neeku kaidim nanu atejo keeta enyamali sapuk oleng naji natii ine.

Ore enkolong' nadamu nataasa ena siai naa ataasa ena siai atii shule atii primary naitoki sii aas atii sekundari. Enkisuma enaa nidol ajo enkisumaa ee internet naa etii nkupatani neeti nkera, dolita ajo kegira nkera aisumare nkoputani. Ore erishata apa nataasa ena siai naa ati primary kigira aas ena siai ee internet aiko eniko tenikisuma enkisuma aisul eee internet teniyiou najii swali nijing' ormutandao nidol. Enkoitoi ena sidai natareto oleng' matayiolou computer. Netareto sii iltung'ana apa pooki laboitare. Neeku enkoitoi enaa sidai oleng'. Kitelelek entamata nitelelek najii enkisuma oo nkera tonkoitoi sidain

Aa ore entoki nagira aasa tene naa etii irmoruak aare we nkerai, egira ena ayoni kiti airoroki aa irmoruak naaji kiidim ataa le nkang' enye oshi lenda nkae ang'. Aa ore tormaasai naa njere ore enkayioni pookin nememurata niroroki aa entomononi naaji enda ang' oshi enena ang' enye oshi ormoruo orpayian pookin aawa aitodolu naa enkayit, enkanyit amu eton naa itu kimurati. Ee itoki sii aaku orkuak apa ele lormaasai aa njere pee irugokino nai enkayioni ee entito orpayian oshi enkitok naaji pokin namurata oshi botor teninye te lukunya aitodolu naa enkanyit. Nitoki aaku embaye sidai oleng' tormaasai naifaa peedamuni ena taata ketonita aa njere peetii enkanyit naaji peelioyu naa ajo ketii enkanyit ee baina nai o ntoiwuo o nkera.

Ore ebae edukuya nai enaiko tenaisum oltung'ani enasiai, keeu nai ing'as aliki oltung'ani eniko teneol aulisho nai, ning'asa aisho ninye ata enenkare nipik enchata miulo, iliki oltung'ani ajoki keetae inkeek naseki enkima adup, neyieu si neponaa neyieu oltung'ani oota naa matejo nai ngufu, metaa itumoki naa aulo pitumoki aitopuaa enkima. Ebae ena naas irmaasai oshiake amu mitumia naa apa nkibiritini, kuna keetae inkeek ake olchani oje, laa ore ake pee eul naji nipik nai irboro lonkik loltomia naji ashu pik enkujita entoki nasioki enkima adup, naa inakata ina nai eng'eno nidim aishoo oltung'ani ajoki ele shani ele. Ninye nai idim aitumia aiulo enkima. Ore ake pedup nipik entoki naje nai enaa ilo boroi, ashu emodioi onkishu, pesioki naa aikaja, aibung' enkima asioki apok.

ore naaji entoki naidim atadamu tene aa nchere kadlta iltunganak oogirae ai funza. aashu entumo etiii kulo tunganak, idimayu naaji aaata ee olturur naaji matejo naaji fulani. oonotote naaji aikoko naaji, oshi epuonu aadol maendelo oorkasi lenye. tene. ore sii entoki naitoki aadamu, naa idim ataa sukuul ene. egira naaji, ena siankiki aitengen kulo tung'anak naaji ena siai e computer egirae aliki ajo iji ikoni, eee adol ajo meeta oltungani lemeeta e computer tene, neeku, kidim ataa entumo etii iltunganak lolturur fulani. neeku ina siai eesita naaji atumo entumo.

Ore ena siai naa aisapuk oleng' tena kop ang' amu isumate iltung'anak isumate nkera loota loo menye neeku kegol naaji itum naaji oleng' enkang' naaji enkang' nai musima nemetii ena siai e komputa, idol ajo mouse ena ee naitumia naitumia naaji enaa key aicontrol naji komputa oltung'ani. Ee kesapuk ena siai tenkop ang' amu meeta sii sukuul naaji a primary, a secondary, nemetii komputa. Nitoki sii aaku ore oshi taata torkasin naa ninye itumiai amu ninye isudorieki ntokitin aa data, pee itumoki ayeu atodua entoki apa nitaasa too larin ooshomoita. Nitoki sii aaku ninye itumiai toorkasin aisudorie ntokitin naaji enkampuni aa mbala aa nkigerot ooltung'anak. Neeku sapuk ena siai tenkop ang' oleng' ninye etaa kegira iltung'anak aapal ena siai o mbukui naaji naigeri aitumia ena komputa aa..

etasapuka enasiai ekompuita tenkopang' amu ore sai iltunganak kumok naa kegira aitumiya ena mashini aa too inkampin, too sukuulini ata too inkang'itie ake eta ake oltungani kompuita enye nagira aitumiya, apik naji asudorie data fulani oshi olkasi lenye nitoki sii aku inyangaki inkera naa kuna nagira aisuma enakompuita, niche isumare inkera pee etum eng'eno nagut naaji pee etumoki anoto eyiolounoto sapuk oleng kuhusu entoki nagira aisumare, neeku esiai enasapuk oleng tenkopang' mookire eton oltungani meeta kompuita, keeta oltungani laptop enye pee etum naa atasie esiai enye netum atijingie internet.